Timo tijni nigo ohala maduong'. Inyalo yudo tong' iuso ne ji kendo gweno owuon, inyalo uso ni ji mondo iyud pesa ka gisewe toko tong'.

Ohala mar minyonge en holo kendo kungo, kendo seche ma ng'ato oholo pesa to oduoko e atamalo, miyo ohala bedo maber.

Weche man gi nengo kae gin alode kod olembe ma wuok e puothewa mwa puro wan gi wegi. Kendo gin chiemo ma gero ngima dhano owuon. Gin chiemo ma yudore e alwora magwa.

Gigo makelo mor engimawa gin kaka olembe koda alote mawuok e puothewa kuonde ma wapidhe. Giber e ngimawa kendo gimedowa roteke mag del.

Gino mabiro e pacha ka aneno picha ni miyo aparo ngeto mar ombulu higa mar piero ariyo gariyo mane tulo owuok kaluwore gi duoko mane owuok

tijni ahero nikech en tich minyalo timo kata ka in e ot ,inyalo uso e yor mbui kendo customer nyalo nyiewo gimoro e yor mbui ti tero ne nyaka kumo dake koro oonge pek

Iyudo ka jii oweyo luwo timbewa kod kitwa mag anyuola, kendo nyithindo bedo ni onge gi luoro mag jomadongonegi, kendo paro tinde olokore nyitindo okluu chike jonyuol.

Gin uso mag chiemo, nikech yudore ni, jii mang'eny sani oktim ohala mar pur, kendo jii ose pwothe ka puro gik moko kaka niang' to giweyo puro mar kaka oduma manyalo miogi chiemo e yoo ma e yoo ma pio kendo maber.

Mae ilando mogo mar Raha, ma iloso e pinywa mar Kenya. Kendo beche ogore beche en bei maber ma jii duto nyalo ng'iew. Kendo oyudore e dukni matindo kata madongo ka mag supermarket kendo koted kode kuon to en gi suya mamit kendo jii ohere ahinya nikech beche ber

An awuok anyuola mar nyandwat kendo anyuola mara ongeyo wacho dholuo maber kendo gidak kumoro achiel kaka joka ng'ato achiel kendo giluwe timbe gi gi chike gi mag oganda, manyisoni giherore kendo girito jowetegi e yo maber

Ma en tich mayot kabisa, mokuongo ibro nyiso ng'ato mondo omany ogundni, okete loo mayom maber kasto otuch ogundni goero kasto ochuo alot e bukgi go kata ewi ogunia gi malo, kasto osik koolo pii kendo oketgi kuma ochiel maber ma gwen kata chiaye ok nyal ketho godo alot ni. Ma biro konye ni, obiro gengo tiyo gi pesa mangeny seche monyiew chiemo mar alot kendo onyalo uso ne jii mondo oyud ohala kata ong'iew gigo mamoko ma oonge go .Ma en pur maber

Chiemo ni abro loso e yoo manyasani. Mokuongo abro kao ringo achwako mayom kaito aluto ei moo towang' maber molokre maber kaisa. Abro kao waru tapoko tachuake matin kaito aume moo mowang maber mowuog rangi majaber kabisa. Bathe kacha wantiere gi chiemo mar chapat, wabro tede e yoo manyasani kendo wantiere gi kitungu gi nyanya wabro ngado matindo tindo kaito waketo e bath san kanyoero. Asto bathe kacha wantie gi alot mochiel maber. Wabro ng'ade matindo tindo to wachiele gi moo kende kata gi kitungi maok wakete nyanya. Ma chiemo ma jaber ma ywayo wang' kendo kichame iwinjo ka chunyi mor

Keto obadho eyor mbui osekonyo jii mangeny eyo wito omenda kaluore gi maendi, jii mangeny osedonje yor mbui kendo mayo jii omenda. Ma en tim maber kendo masani osekonyo jii mangeny manyisoni kidwa oro pesa ne ng'ato tibiro yudo nying kondiki kar kanyoendo kendo ibro miyi ranyisi ariyo manyisoni ior kata kik ior. Mokuongo nyiso ni iyudo pok iyudo ne ngyineg en monego ior ne, mar ariyo manyiso ni kik, manyiso ni kik ior. Mae en gima ber mosekonyo go jii mangeny kaluore gi tije moko ma jii osekadhe kawito pesa mangeny

Seche ma nyath dongo ,nitiere gigo mang'eny mipuonjogi mondo gibed kagidongo ka gin joma beyo kendo joma nigi ratiro kendo gigo magitimo. Kendo gikadho okenge mang'eny. Seche magikadho okenge mang'eny, nitiere gigo mang'eny matimore negi e ngimagi madwaro ni ipuonjogi mondo ging'e ni seche ma gima chal kama otimore negi, okang' mane ma gitimo. Omiyo nyithindo omi otiko mamalo e gwengegi nikech gin jogo manyalo dongo, manyalo somo ma bed jotelo e kor gwengewa.

Ka an wacho dhok maler miluongo ni dholuo nikech dhok ma anyuola, ayudo ka jonyuolna wache kendo ber mondo ang'eye nikech sa mora mora ma adhi e kor gweng',anyalo wuoyo kendo awinjora gi jogo modak e kor gweng' mayot. Mae miya yot mondo kik abed gi pek e winjruok kata chiwo kwayo kata dwaro mara seche ma an kod ji i gweng'. Ma miyo ang'eyo chikgi kendo e yo mayot mok abed gi pek mora mora. Mae kendo nyalo konya ni anyalo yangora kaka jadhot moro seche ma an mabor gi anyuola mara e gweng' ma antiere. Ma emomiyo ahero dhok mar dholuo.

Ber puonjo jatuwo kapok ipime tuwo mar okimi. Mae biro konyo mondo kik obed e okang' miluongo ni denial stage manyiso ni ok oyie gi dwokono. Kaber to mondo ibed ng'ano manigi lony ma koponi iyudo ng'ato ma ipimo kendo iyude dwoko mare ni en gi tuwo, Kaka ibiro timone hocho, mondo oyie kendo okaw dwoko mare ni en owuon oseyude gi tuwo mar ayaki, kendo oyie kawo yath mondo omed dak kendo omed rito ngimane, kendo kik omi jok mamoko kendo tuwo. Bedo gi tuwo mar ayaki ok en ranyisi mar giko mar ngima kendo iwachoni ng'ato nyalo muonyo yath ka ng'ato ok ong'eyo ni en gi tuwo mar ayaki, matiende ni okawo yath seche ma owinjore, ochiemo maber kendo otimo orako maber. Ma en gimaber, maber kendo mondo ji ong'e kendo loko seche ma inyiso jatuwo dwoko mare, onego ipenje kaka onyalo ng'eyo dwoko mare mondo kik kibaji goye seche mimiye dwoko mare. Seche mokawo yath bende.

Inyalo ket chik e tiyo kod internet e seche ma jopuonjre nimar seche ma gidwaro tiyo godo kata gidhi timo godo tich ma japuonj omiyogi, kende emiyawo negi nikech nitiere nyithindo tinde mang'eny, oseyudo simbe kendo ginyalo pondo ma gidonj e facebook, ginyalo bedo gi thuolo malach mar keto pachgi e sim kopogore gi somo magisomo. Ma keto ngimagi e yo marach, omiyo seche magidwa somo, momigi ,puonj moro kata gimoro gi japuonj ni ging'i, koro eka ginyalo yawnegi internet mondo okonygi e timo research magidwarono .